Haha nĩ tũrona ng'ombe igĩrĩ ikĩrĩa kũndũ gĩthaka-inĩ, ng'ombe ĩmwe njirũ na ĩrĩa ĩngĩ nĩ ndune na ĩna rangi mwerũ, na ng'ombe ici nĩ cirarĩa cikuhanĩrĩirie. Oho nĩ tũrona mĩti thutha wa ng'ombe ici, ona igũrũ nĩtũrona matu, nĩ tũrona kwĩna riũa na nĩ gũcangararu no gũtirĩ na riũa rĩnene mũno, nĩ kũroneka nĩ mũthenya ona ningĩ kũrĩa mũco-inĩ nĩ tũrahota kũona kũrĩa thĩ ĩkinyĩte.

Maya nĩ marigũ maroneka me thoko, na nĩ marutaga wĩra mũnene mũno mũtũrĩreinĩ itũ tondũ nĩ mahũthĩkaga ta irio, nĩ mahũthĩkaga gũkima irio ona gĩtoero kĩa marigũ, nĩ mahũthĩkaga mũno ona wonjorĩa-inĩ, tondũ rĩrĩa mũrĩmi arĩma irigũ akarĩtwara thoko nĩ rĩrakorwo rĩgĩcangĩra mũno mũno wonjorĩa-inĩ, ona ningĩ irigũ nĩrĩ hũthĩkaga mũno mũno maburainĩ ma mwanya ta rũracio, gũkua mwana, nĩ magĩkoragwa magĩkuo nĩ ageni arĩa mathiĩte kũgenera arĩa maracererwo kana arĩa mararacĩrio kana kũrĩa gũciarĩtwo mwana, na irigũ nĩrĩroneka nĩrikoragwa rĩgĩcangĩra mũno mũno mũtũrĩreinĩ witũ wa o mũthenya ona maburainĩ ma mwanya.

Ũndũ ũyũ nĩ ũronania atĩ kwĩ na ũthii wa na mbere macukuru-inĩ. Ona ningĩ atĩ ciana ona cirĩ nini mũno nĩcirakorwo cikĩonio maũndũ ma tekinoronjĩ na nĩcirahota kũhũthĩra indo iria cirabatarĩkana. Haha nĩtũrona makĩhũthĩra tablets na nĩ kũronania ona ciana cirĩ nini nĩcirahota gũkorwo ikĩonererio maũndũ ma tekinoronjĩ, nanĩ kũronania atĩ gĩthomo nĩkĩrathiĩ gĩcenjetiĩ njĩra cia kĩo. Nĩciratiga maũndũ ma tene na gĩthomo nĩkĩrekĩrĩra maũndũ ma ũthii wa na mbere kana maũndũ ma tekinoronjĩ.

Ikundi nyingĩ Kenya ta FIDA, nĩ cikoretwe cina mĩrũrũngano na kambĩ-inĩ bũrũrinĩ cikĩmũrĩka haki cia ciana na maũndũ ta kũrũtithia ciana mawĩra marĩa maingĩ ũrĩa ũtagĩrĩire ona rĩmwe kwaga kũhe ciana gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ũguo nĩũrakora aciari aingĩ nĩ makoretwo na ũmenyo, nĩ makoretwo na ũgĩ na nĩ maramenya haki cia ciana na nĩmaracihe haki icio, tĩ ta tene rĩrĩa aciari matĩarĩ na ũigĩrĩrĩku na matiamenyaga atĩ mwana nĩ arĩ na haki ciake ciagũkorwo akĩgĩa na gĩthomo, agĩkorwo akĩrĩa irio irĩa balanced diet, agakorwo ena ihinda rĩa gũthaka na ciana iria ingĩ na mwana agakorwo agĩtuĩka ta mwana, rĩu ũguo nĩ kũratuĩka atĩ bũrũrinĩ aciaria ingĩ nĩ marakinyanĩria ciana haki ciao tondũ mena ũmenyo ũcio, ti ta tene rĩrĩa wakoraga ciana nĩmo ona cihikithirwe ciĩ nini, mwana ndaraheo kamweke ga gũtuĩka mwana. Yes.

Haha nĩ tũrona mwendĩa na mũgũrũ makĩthĩgorana mboga, na mboga nĩ nyonekĩ mũno gĩcĩgo-ĩnĩ gĩakwa, na nĩ ndĩ mĩhũthagĩra mũno mũrereĩnĩ wakwa. Mboga nĩ gĩtowero kiega muno kĩa mĩgate, ngĩma ona mũcere. Nĩngĩ mahũtĩ ma mboga nĩ ndĩ mahũthagĩra kũhe mahĩũ makwa, nĩ mendetwo mũno nĩ ng’ombe, mbũrĩ, ngũrwe, ona ngũkũ nĩ cĩkenangĩo mũno nĩ mahũtĩ maya tondũ nĩ mongereraga hĩnya mĩĩrĩ-inĩ yacĩo. Ona nĩngĩe mahũtĩ maya mamboga no ndĩ mahũthagĩra gũthondeka ĩrĩma rĩakwa rĩa thũmũ, nĩ ndĩ maĩkagĩa me matĩgarĩ haũ na nĩ mongeragera hĩnya mũno, mũno thũmũ-ĩnĩ wakwa. Ũgũo no njũge mboga nĩ ĩkoragwo na ũteĩthĩo mũnene mũno mũtũrereĩnĩ wakwa.

Kwĩna thibitarĩ itiganĩte cia nyamũ gũkũ Kisumu ũngĩtwara ngui yaku ĩkaheo njanjo kana ĩkathecwo cindano ya njanjo, no nĩ harĩ thibitarĩ ĩmwe ĩhotanĩire mũno ĩtagwo Ani World Vetinary Clinic. Thibitarĩ ĩno ĩhaha Tom Mboya Estate, barabara-inĩ nene ya kuuma Gĩthumũ ũgĩthii Kakamega, ũkĩngetherana na borithi kana Police Station ya Kondere nĩ ũkwona thibitarĩ ĩno nene ya Ani World kinyia ngui yaku Ani World, na ndũgũconoka na ndũkerira.